Ore endaa etedekenya na entoki etipat oleng tenenya oltung'ani nchere keya nainyototo tedekenya eiata esumash neaku entoki etipat oleng entoki e tedekenya tenenya oltung'ani

Akeimaa oltungani ngolikinot napashipashari nakepuki esiana ore ngolikinot na enaa enkisuma temaisha oltungani nchere ekeya nitum matatizo nara kumok nimiata kibarua niasita kake tenelo kenya noto biashara niasita nesidanu maisha netiu enaapa matatizo ningira aaima anaa enkisuma tiatua maisha ino

Ore embaye etipat oleng' nadamu tenadol ena siai naa embaye enkiremore nchere ore enkiremore naa embaye etipata oleng' tenda bata oltung'anak nchere enaa enidolita naa nkuashen ibung'ita ilo tung'ani naitauo tolchamba embaye naitodolu ajo embaye etipata oleng' naa enereteto oleng' toltung'anak.

Ore embaye nagira aiendelea tena pisha nchere naa kegira biashara aiendelea tene wueji etii olainyiang'ani ogira ainyiang'u nkitunkuuni netii olamirani loonkitunkuuni ogira amiraki ena ainyiang'ani nkitunguuni ina biashara sapuk nagira aiendelea tenewueji.

Ore ena baye naa embaye etipat oleng' nchere itodolua ajo etuuno ele aunoni irkeek embaye naa enetipat oleng' amu ore kulo keek naa irkeek letipat laa keponu aisaidia ele tung'ani baadae eponu aisaidia toonkoitoi kumok oleng' amu eng'as ele tung'ani aaku etum oloip loontokitin kumok oleng' naayieu ore sii tii irkeek naa ketumi enchan oleng' teunoto orkeek.

Ore embaye sapuk nagira aasa tenewuei naa embaye enkiremore nchere eunito ele airemoni entoki najo iltung'anak nanasi embaye naitodolu ajo biashara enkiremore nagira aiendelea tene wueji.

Ore ena nalio tenewuei naa orpaeki oshal oibung'ita oltung'ani tenkalo enkima ore enkoitoi sidai naitobirieki naa ing'as akees ele paeki ore ake piidip atekesu kuna kinyat ninteleiki enkima etaa nkuk ake naatii nimbelibelekenyaki ometaa eoo naa nchot pooki ena enaishiakinore, neeku ina enkoitoi sidai naitobirieki.

Ore ena baye naitodoluno tenewueji naa embaye etipat oleng' nchere eetuo kulo tung'anak aayang'iyang'a etaasa esiai enkoitoi sidai ena nilotu aitadoyio ndamunot inonok tenkoitoi naishiakinore neeku embaye etipat oleng' ena tenees oltung'ani.

Ore enabaye nalioo tena pisha naa embaye etipat oleng', embaye etipat tolopeny' kuna kurueni, nchere ekitoti elee openy kuna kurueni ore pee ebau kiwangu naifaa pee emirr nemirr enaa nkiri arashu emirr ake enaa nkurueni embaye naitodolu ajo enetipat oleng' tolopeny kuna kurueni.

Ore esiai sapuk ebunge naa peyie itobirr sheria nchere tebunge itobiri sheria ore sheria entoki naifaa pee ifuata pooki ng'ae etaa etii Kenya, sheriani naa ninche ifaa pee ifuata pooki ng'ae ina nena isiaitin ebunge onkulie kumok ake.

Ore ena nalioo tewuei naa endaa, endaa naji orkeseri ore enkoitoi sidai naitobirieki naa intokitokie ake te enkima ninco mitootua nkuti saai naishiakinore piitootuare metaa eoto ore ake pee enanau metaa sidan oinasayu nikaraangi naa taata metaa endaa sidai nainosayu, neeku ina enkoitoi sidai naitobirieki ena daa.